Miani bo TB koya missing akonome biik bwonek ,koborunetab tukuchutet yanganam chito kolole chito, ng'ututoo akobore kong'ete missing neu non kilelen kakoyai kasit neo nitete kinomdogee kobun koristo yongelu cheko chemakiyo ak yon oruitosi ak chito netinye mianitet koimuch konamden miten kerichek chekinyoen mianitet yan kotoo akosip kinyaa koimuch kinyaa akosop chito akoweke bortanyin kou olekiu elekiterto mianito ko kitere en oratinywek chechang yon ikere ile kakonamin miando nepo TB isip ilukui kerichek chekikirindoen akistoenge ele kaitit akistoenge biik alak chetindoo mianitet nepo TB akistoengee luetab cheko chetomo kiyoo chekokikee chetokotinye tiong'ik cheibu mianitet nepo TB.

Kit nekiyoe asikemwaita ngalek ab maleria kenome bik dakitaryek cheinyose ak kiyoto koba kokwotunwek kobakonet bik akobo teret ab mionitet ni kikuren maleriavasimaleta kei ak konam bik chechang ole kiterto mionitet asimanamin kebendi keibu netit ak inyoinde ole irue ala imaluchen kitandet oleirue asimasusin imbu yon irue en kemoo asimanamin mionitetet bo maleria imuch kora ilach ingoroik che burgeen che monomin koristo ne imuch koib miondo nebo maleria neyan kakonamin ko imuch iwe sipitali kobokekonon kerichek chekinyon ko kosir konamin mionitet koyoche iter iboishen oratinwek cheu chutet ilach ingoroik che burgeen ak iter olerue ak netitasimwabwaa imbuu kwamin

Tuguuk chemengechen cheimuch kochesanen lakok chemengech kotuguuk cheu toliisiek ,karisiek, sikengeisiek, ketik ak tuguuk alak chechang tuguchutet kenyorchin dukosiek kinyorchin korikyok ,townisiek ,kinyorchin akot sikul kora miten kitabusiek chekikitaban chetinye pichaisiek chechome lakok chemengech cheyan kang'any kokerchinge icheket akoboiboenjin chotet mi toliisiek chelakok chekerke chengonam lakwet neming'in komaimuch korir yotemisiek kamet en mbar chesonen notet kityok kotor kotwo kamet kotemisie en mbar, miten kora karisiek chekeketote cheimuch ibealchi lakwengung en duket alan olekyoldoen ala ichopchi nepo ketik sikoketote yomiten ineken asimorire miten kora tukuk chekesolisien ala chesoleisiek cheimuch koboisien lakwek yonchoronisiek kosire alan kochoroni korik nee koboisien kosolen.

Tuguk cheobwoti che imuch konamkei ak chobet ab amitwokik tuk cheu ketunguik ,nwaita ,nyanyik ,bilibillik ,roiko ak tuguk alek chechang kou ketonguyot ne imuch ichopen amitwokik guk ak komong ko kororonekitun konyinyekitun nia ak iboishen ala inam ichop ingwek guk kotor koruryo ak iyomishe iyam ingwek guk chekechop kokorenekitun koyien jei tuguk che kechop ingwek chotet inditau iboishen ibel ibel iboishen mwaita ne kironguu imurmurchi ketunguyot ,roiko ak inde bilibilik ak ikany ingwek jotor koriryo ko tor iyome ingwek guk kwonyinyen.

Nambait ab huduma ko kiratil ako tom anyorchikei kelchin agatul kongeten kin atil jin ketile ko kikilelen asikenai kaitoshek ab biik chemiet Kenya ako maimuch keboisien oratinwek che kiboshen huduma initet asikenyochinen jei kelchin chito agetukul nemenye emet ab Kenya(puse) nitet kotogu kele kichut musmuset nebo kasiniton nikikichob ni bo huduma ak konyo koburburen sikobet nambainiton kikochin bik chemiten en emet ab Kenya.

Ne ongen en yu ko Eliud owalo nekilumto network nebo ministry of information communication economy nekitau asikonyorchinen kei kelchin bik cheyo boishet kambun nitet ak konyor kasi ala akonyor chokchinet nebo kasinywen neyoe en kambuni nywan ak konyorchinen kei kelchin en sobenywan nebo kasinite nebo netwok kilumtoi chito ne jekuren Eliud owalo ne notet ko secretary ala netonochin ,ministry ,nebo information communication.

Olekirto kei simanamin koroi kekuren tb nenotet ko miondoo ne nome bik ko imuch chito istoen kei chito netinye tb alan isib oratinwek chekiokyin kei amanamin neu inoni makilue cheko che kakikeecheto kichumusan ako mokipendotee en ole kaitit matin kobirin ropta yan karobon moyoche kora obur ak chito netinye tb alan oruyee tuan amun itoruye tuan ko imuch konamten miondoo ole iriptoi kei koyoche iruu komosto ake koru ak ine komosto ake ak ilenchi koboishen kerichek chekiteren mionitet asimoisipto jei konam chito ake.

oreet negigureen emergency ko yomiten kiit negabiit en kokwet alan yoon miten chito negonyoor kagoteneet agetugul alaan nemyanaat soiti nemoche kenyaa en chokyineet koimuch koimuch ibirchi karrit nebo emergency ne noteet nemiten takitari nemiteen oriit agoo imuch koit en chokyineet nemaimuche oot ile kaait nenyosin kityo komiteen bii ak kenam chito neganyoor kagotineet anan ko noteet nemoche kinyaa en chokyineet, ak kelabateen agoi sipitali konyoote takitari nemiten oriit yoteet ndaab ibote kerichek chekinyoen chito nemnyanaat.

Elen mi kambunishek ak chetoreti somanani nibo ngalalet ab soket amun somanani ko somanet kararan missing ne imuch konyochinen kei kipsomaninik kelchin ak konyor sobet ala ak konyor kit nemokyin kei en somanenyin kambunishe chutet ko imuch kotoret kipsomaninik ala jwoichi kipsomaninik tuguk chemokyin kei esomanenywan ak konyorchinen kei kelchin kambunishe chutetvimuch konam kambunishe chutet kipsomaninik ako(puse) akolibochi icheket sukul kosoman kotakotar ak konyoryine kei kelchin ala kosir lokwet ak kochikei kosit nemoche en sobenywan.

Elen kit netesetai en yuu ko ngalalet ala borunet ab ibaronok chok en olivo nandi olikinyen ole kitam kebirchin jei ala kikisindanchi kei akobo namunet ab emet en Kenya ala en emet nekikabwa chumbek konyokobur en emet ab kenya ko kikityeme ala kikimoche kewon icheget oldanyan ole kimenye asikonget imparet ab kipsingishek kou en ole kiu en iyeu ko bik chekimiten en yotet kin kebor imparonok chekobo kenyolikinyen en olibo nandi che chotet ko chu kiboishen icheket kotyeek koborunen imparonok.

Kusikyin kenyor kartasishek chebo meet ak chebo arusi en ofisishek chekikitaban chekibo serikali cheyoe kasinotet kocheru kartasishechu boo meet ak chebo arusishek, yoon James chito koimuch iwee obis ak ibeisir kartasishek imwaa ilee chito nekame kekuren nekile, bunuu elekile ak ko inendet kotupcho ak nekikisiche auu, ak ko komee inendet en auu, ko nebo arusi imuch iwe chito nekiyochin arusi alaan nemoche arusi ak ibemwa ilee amoe kesirwan barwet nebo arusit neimoche ayai en arawani alaan nebo kenyit nenyone koyoche imwaa ilee imoche en torikit ainon, betut ainon, arawet ainon ak ko en auu, isir chotet tukul ak ikoite en obis amun nitet kochomchin biik chechang konyokosir baronoutet chubo meet ak arusishek.

Tionyi akere en yu kopitunat en korennyon oli. Ye kicheng' alan miten ole kiumen tiang'iik che u che chu ak kepae asikopwane piik cha pa komaswek che ter ter ko nyuko suitoi ako koitai rapinik si kenyorchinegei kelchin nepa paet ap tiang'ikchu eng' ole nyonet. Nitet ko much kenyorchinen kelchin ola kapwa piik koker anan kosoita.